ore ena naa kadoolta portal naitodolu results e kcpe o kcse tenidip oltung'ani sukuul.

ee tenelikini aajoki mme sidai teneliki ashu teneyiolou oltugani pin olikae, toliki ntengena iltungana ajo ore pin e mpesa ino ashu doi ninye esimu ino naa siri ino ake makewon.

Eeeha ashomo oshi agira aing'oru ereteto peyie alaaki sirkali enkisuma enapasiti tene wuei eimu helb. Naa ore ena naa ekinjo ropiani itii sukuul nilaakinye keon sukuul naa enkipande ake eyeu o nambai e simu. Ore nkolong'i kutik, nejing'u ropiani inonok account e sukuul.

Ore ena, naa eunoto ompuka, kuna naji suguma, ashu sipinach, nagirai aun torpuyai ashu toltairri, eitayioki te nursery.

ore kuna naa nkarati naa kewuni nebulu tenkop anaa kwashen, ore esdano oo nkarati naa keji oshi keret oltung'ani metaa kedolisho aitobiraki teninya.

shai ena natii atua orbirika naa metii kule amu kerok ormajani ake wengare ,kajo naa wesukari naa timikaki iltung'anak shai ebirika, nilotu apikaki ikikompeni, kesidai amu keeraa enkijape.

Ore kuna, ainosa oshi nkirik nanu, torpul. Ah nkirik naitoktokieki, naa kemelok oleng'. Neeta si afya. Ore kuna kirik, naa aitayio apa nanu inagirai ayierie motorik. Ore ake peoku motorik, nitayuni inkirik, aisho yiok, mainosa.

ore kulo tung'anak naa lltung'anak lenkop oo irpaek paa kidipa aitau irpaek oshali temukunda nepuonu apej ashipakino temukunta ake elio ologira anuaki nelio ologira anya, egira niche ashipaki irpaek opejo aa echiwa.

ore kuna ekijo iyiok ormambuli nejo ilashumba mashroom kebulu oshi niche too wejitin naaijo mesidain ,ore orng'usil lekuna tokitin naa ketii iltung'anak onyor naa kenyae dii nye anosie orgali.

Ore kuna, naa kaata enaiko tenaitobir, naa kaitayu kulo ng'anayio tiatua olmalenke. Napik ewueji neshumieki, aisudoo, metoito, naisalaash metoosho enkolong pee, aun tenkae kata. Neeku aisidai teniminturraa kulo ng'anayio lormalenke.

kale ake aiyatu, mpiku tolchampa, suguma, tenebo o mpuka e kienyeji anaa olmaalenke. nalotu naituku, ore pee aidip aitukuo, naitayu kuna keek nadung'i dung' aitobiraki mpuka ainei napik enkima nayier aikaraang apik kitunguu ornyanya naisho meteyiarata aaku.